ore enedukuya eniko ilaturok peyie eduya encheriani eserikali naa atua iltururi loo ilpisaani naa pee etumi atutai, netumoki ataas isiaitin ooilchambai lenye pee epik iroruat enaa rekod, pee etumokini aishoo atodol venye nagira ilchambai lenye aikunari, pee melo ake negil icheriani esirikali, ore enke naa pee ejing atua iltururi loo ilturok pee anoto iutarot sidain etu naa egil enceriani esirikali pee etumoki atangamu egejuk .

ore esiai olmutandao naa kegut oleng naa ore enaiko peyie enyoraa esiai engardasi, narewi tolmutandao naa kangura ajo kaji erewi kengae egira aipirare kasiai esita , kanyioo maana enye kanyioo dupoto enye pee eterewuaki kanyioo eyieu ashu kakua tokitin ainei ipirare, amu ore esiai olmutandao negol oleng amu eleklek etii ilapurok eleklek etii iltunganak olejisho kake ore naa eten etu iyas ina , niyiolou ajo kaji ing'uaa ena ardasi kanyioo esiai enye, kanyioo ereutae pee milo ake mikitupuro iltunganak aya imali inonok, aya iropiyiani inonok tenkoitoi olmutandao.

Oore inkoitoi enkoitoi ormutandao, naa enkoitoi idai naleng' tenkisuma, amuu enkoitoi nalelek naa kias oltung'ani etii enetii, niaku meitegemea ajo kaaji itii, meitegemea aajo ishomo darasa, meitegemea aajo kaaji ishomo, naa enkoitoi naa ias oltung'ani etii enetii. Oore sii enkae, oore enkoitoi ormutandao neishoru enkisoma naishiaa, amuu keishoru naaji matejo tenias swali, nitum majibu asioki, niaku iyiolou enaa itaasa esidai enaa eitu. Oore enkae naa oore enkisoma ormutandao, keyau iltung'anak opaashopaasha tenebo, nitum oltung'ani anoto in'duaat ng'ejuko in'duat napaasha toltung'anak tofauti, nitum naa anoto enkisoma sidai. Oore sii enkae ketumi enkisuma eimu ividioi, eimu inkulie baa akeyie ormutandao, nijo PDF, nijo journals, intokitin naijo nena. Niaku itum materials asioki naleng' tormutandao, alang naaji matejo tenilo oltung'ani darasa amuu inepu aajo darasa kumok iltung'anak, oore sii enkae oore esiai ormutandao neyau esiai sidai.

Ore enekinko peekijo kepwo nkera pookin sukuul, ore sukuul naa embae e tipat oleng tolosho lormaasai naa ore sukuul naa embae natang'asaki aing'warie iyiok te siadi oleng amu ore naa enkisoma, ore naa tenepwoi sukuul naa enkisoma epwoi aaing'oru. Ore enkisoma nebol imulangoni kumok, nebol mbaak, nisho iltung'anak minoto imbaak kumok nijo naa naai ninye kamaa teneyiolou oltung'ani aisoma, nidol ajo keeku kinyi elejare, keeku kinyi peyie eitapong'oori oltung'ani nishori oltung'ani nkuti baak nemishia. Ore enkae, ore enkisoma, ore sukuul nisho nkera enkisoma natumi aa nisho iltung'anak uwezo ashu naasie esiai naje, nijo esiai ormalimuni, esiai oldakitarini, nidol ajo embae sidai oleng. Ore enkae, kijo sii maishoo nkera, epwo nkera pookin sukuul peyie eyau erisioroto ooltung'anak pooki aaku metii oltung'ani ng'en kuliko olikae, metii iltung'anak ooleji, metii oltung'ani naa ninye otii siadi. Neeku idol ake ajo kijo naai ake sidai tenepwo nkera pookin sukuul. Naa ore nkera pookin, nifaa piisuma, nifaa peetum enkisuma, nifaa peepwo sukuul peyie etum ataa iltung'anak sidain lemetabaiki, iltung'anak looret intoiwuo enye metabaiki

Ore enkisuma, ore technology te nkisoma oo nkera nemedolisho naa kintumia technology enaa imashinini brailles, braille machines imashinini naaji braille oo nena kera naa nemedolisho esidai amu ore nena mashinini naa keitau oltoilo oje teneirony neyiolou ajo kanyoo eironya, neyiolou ajo kanyoo ina netumoki siininye anoto enkisuma. Ore enkae naa aitumia enkisoma oltoilo. yani ore tenekijo oltoilo nitauni, enaa ormalimui nitau oltoilo sidai ai record aya toonkasetini netumoki ayaki nkera minining'o peetum anoto siiniche ina kisoma amu medolisho naa esidai. Ore enkae naa aitumia, piishori inkera ilakirr. yani Ore tenekijo ilakirr naa inkilasini oo nkonyek peetum inkera aatodol amu iyiolo ajo etii nkera naa medal entoki nataana, ore nkulie nemedol entoki nalakwa. Neeku tenishore nkera lelo akirr ashu inkilasini oo nkonyek netum aatodol esidai. Netum aatodol nena tokiting naifaa peisoma neeku etiu enaa ore nena naa ntokiting e technology naayawua technology nijo lelo akirr amu mikiata opa, meyioloi opa ajo kainyoo nijo recordings nena tokiting nairekoodi peeyakini nkera minining'o

Ore enkinosata oo ndaiki naasieku naa keyau emoyian o enaa keyau emoyian oltau. Ore enaa enkinosata oo nkiri naimieki mashinini ashu nkiri naawaki neshumi toonkoboi naa keyau nena emoyian osesen. Ore enkae, enkinosata oo ndaiki naata eilata oleng naa keyau emoyian oltau amu kitaa, kitopirr oltau neeku kekinyi erishata ashu erishata naim osarge miyiolo naa ajo ore oltau naa ninye oi pump ashu ninye oya osarge osesen pookin neeku naa tenetii indaiki eilata oleng nemetumoki naa aawa osarge sidai. Ore enkae, naa indaiki naatii shumbi oleng, nidol ajo ore endaa natii shumbi naa keeta siininye, keyau siininye ina mwoyian amu keisho naa oltau metaa keloito asiokisioki nemitoki naa aisho, aas esiai e sidai. Ore enkae naa indaiki naatii esukari oleng ashu esukari sapuk naa keyau siininye, kitasieku siininye emwoyian osese. Ore amu ore naa esukari naa keeta siininye ina nyamali

Etipika olosho le Kenya mbarikinot enkisuma e technology amu ore enkisuma e technology na enkisuma sidai natumoki nkera aisumataopeny netum enkerai aisumai etii ewoi natii neaku ore pikidol mbarikinot natipika olosho le kenya na keyawua mashinini napashipaasha nijo ntableti ayaki nkera tosukulini petum nkera ainoto enkisumab oloingangi ore enkae ishorua si olosho le kenya mbaa einternet aisho nkeraayau nai nkera nijo data nalelek natum nkera aisumare etipika sii olosho le kenya stationi nijo ntifini onkolongi napashipasha nijo jumamosi natum nkera ingura nisum mbaa tofauti tofauti ashu mbaa napaasha te tifi nama nena naisumitae tesukul ore eimu inaotoi itadolu ajo etipikaki mbarikinot sidain aa enkisuma e technology tiatua olosho le Kenya ore enkae keyau sii enkoitoi naisumareki toloingani ana online writing naketum aake ormalimui atipika entoki naje netum nkera ashomo atadol tesaa naata ninche.

Ore inkuti biasharani tolosho le Kenya naa keimaa ingolikinot kumok oleng enaa etii irbiasharani lemeeta impisai naitosha, mpisai naiterunye, mpisai enkiteru. Neeku idol ajo ore ina naa enkoitoi nabo naimaa lelo tung'anak engolikinoto. Ore enkae naa enkesha oombiasharani sapukin. Iyiolo ajo ore biashara kiti wesapuk nepaasha newku keeta ina biashara kiti enkesha ekunda sapukin naatii oshiake ninche osokoni. Ore enkae, ore imbiasharani kutiti naa matejo naai tenetii esototo e kodi sapuk enaa high taxation nidol ajo kitoki abooki ninche enkop. Ore enkae naa osokoni, mebaya osokoni aasioki enaa eimu naai enyamali orbaribarani ashu enchan terishata enchan ashu ake ninye enkutuk oloing'ang'e which is climate. Nidol naake ajo embae ina sapuk ashu engolikinoto ina sapuk. Ore enkae naa, ore enkae keya naa meidim oltung'ani aimanejo iropiyiani esidai enaa poor financial management neeku kidol ina enaa keyau ina enkae golikinoto ina sapuk

Ore esaa nadumunye inkera aapwo sukuul darasa, inkera e sukuul darasa naa kitegemea ajo kaa level oo nkera. Amu ore pee kinteru too nkera e abori, matejo too nkera e chekechea naa kiidim naai nena kera, amu ore naa amu inkera kutiti nidim naai aashom inkera, nidim naai ashom aiteru saare netumoki aashom darasa. Ore enkae, ore inkera iteru inkera endarasa nabo, endarasa e are, ene uni, nepwo naai be a kera aasiyo peno, apwo naai sukuul saa nabo peetum naa amu iyiolo ajo eton ake aa nkera kutiti, nkera e abori naa peetum naa aashom ewang pee mepwo naa ake atumore irkulie buketa tenkoitoi. Ore taa aiteru toonkera endarasa e ong'wan ompaka ene isiet ashu ompaka ene isiet naa ore nena kera kepwo sukuul saa tomon aare peetumoki naa aiteru indarasani enye te saare, peetumoki naa enkolong atijing'u esidai. Ore naa peekipwonu shumata enaa inkera e university o nker e college o nesokondari, ore nkera esokondari nepwo ake nejing'ake indarasani enye saare ometabaiki saa tomon. Ore inkera e university nitegemea nena

Eee kaata nanu account nashumie iropiyiani. Naa ore esidano natodua tina account naa kesidai amu iindim oltung'ani atasotoki inkuti ropiyiani niata nintaa olchumati lino liasie esiai ino metabiki ashu niindim atushumie inkuti ropiyiani akeyie niata piitum oltung'ani, piitum naai ataasie entoki sidai metabaiki. Ore entoki naai naikuna matabolo ina account naa ore impisai naa meshumayu. Ore impisai naa mibung'ayu, naa pookin ake naai ewuei naaidim atushuma iropiyiani naa account taduo niindim oltung'ani atipika nen pisai account peeku mimbung'ita amu ore naa impisai nimbung'ita naa endaa nao. Mitumoki oltung'ani atotona naai imbung'ita impisai nemiasie ina siai duo naa ninye nekitii nkaik saai. Neeku aidim ake naai nanu atejo kaisidai naai eneeta oltung'ani account pee ishumie ake oltung'ani lelo shumat linonok, nkuti pisai ake peyie itumoki naa atushuma nkuti pisai inonok

Ore ncck naa national council of churches of Kenya. naa keyioloti oleng ena body enaa enkaitashekinoni, oosiatin oltau, esiai oo nkanisani, esiai pookin ekanisa, ashu kuusu esiai, e oltau, ore esiai oltau naa esiai ejeunoto akeyie too nkanisani naapashipaasha, olkuak looltunganak . Ashu social development .ashu national development tialo, olosho le Kenya .ore sii ncck, kitasheki naboisho ajo, keyau nkanisani naapashipaasha tenebo, peetum aitubulai esiai oltau, nees esiai naa ninye naifaa pees nkanisani, ore enkae naa kitasheki sii esiai olbarnot ontomok. Pee, etumoki ilbarnot aanoto irishat sidain tiatua olosho le Kenya. peetum aanoto, iduarot, peetum iitarot sidain. Naa peetum ataa iltunganak, le oitasheki, ore sii, kitasheki sii ncck esiai enyamali naje matejo olameyu emoyian, ketum naaji ncck, aitasheki ashu atupuku ajo kainyioo ena netum atupuku irishat.

Ore enduata aai tialo nkera nemeeta nkangitie nanap iltaka na kadol ana keyieu nenyikaki oleng serkali aisho eretoto kayieu nai ake nishori elototo paitumoki sinche ainoto nafasi tolosho lekenya amu ore nona kera na kisha peyiolouni ajo nona kera anaa nchokora na nkera sinche ana nkulie keyieu netum enkisuma keyieu netum sipitali keyieu netum endaa neaku ore nai enduata aai etii nai bodies nijo kuna oshi naret nkera nemeeta loomenye ashu kuna street children netumoki na sinche nona kera atumie nafasi naakunye ltunganak oifaa neaku ore enduata aai na serkali peyie ipangaki nona kera aret neya nona angitie onkera nemeeta ntoiwuo petumoki sininche ainoto ntokitin sidain nijo enkisuma nijo sipitali nijo enkare sidai netum sii ewoi niirag amu tenikingur nai nona kera sininche na emion nai tedilo enkerai.

Ore internet naa embae ashu entoki sidai oleng toonkwapi naailepu ashu naa toonkwapi nijo America, nkwapi ni Europe, nkwapi nijo London. Naa ore internet nilepunye enkisuma too nkoitoi naatiu inji, kiidim enkisuma aishooi imasaa naisomareki nijo materials, keeta internet, kigira naai aimaki materials ajo kiidim internet aishoru esiokinoto duo natumieki materials nijo mbukui, irkasetini, nkulie akeyie baak naatii imbaak naiusu enkisuma. Neeku tenaingurr naai internet, naing'urr internet anaa embae sidai oleng, embae naadim ailepunye enkisuma. Ore enkae oitoi naa kore internet naa kishoru induat kumok. Matejo naai tenaata nanu entoki naikilikwanu te internet natum iltung'anak oopashipaasha oiro siiniche kuhusu ina toki naikilikwana. Nidol ajo atum imbaak kumok, etum imbaak kumok naiusu ina toki nidol ajo kiidim oltung'ani atubulu naleng tiakili naa piitum atadamisho too nkoitoi naapashipaasha. Neeta sii, ore sii te internet netii imbaak kumok etii iltung'anak kumok lekiindim aatuutai nekiindim aisho

Ore easata esiai ashu kaa rishata eya esiai easata esiai peyie etumi entoki sapuk ashu musaada, ore naa ena naa kitegemea enaajo kaa siai ina. Amu ore duo oshiake te kawaida ore esiai nijo ene nkopisi naa ashu esia nijo ene sirkali. Kees oltung'ani esiai terishata olapa obo ashu terishata oo nkolong'i ntomoni uni peetumokini aatalak ashu peetumokini aishoo ropiyiani naataasawa. Netii sii enijo kibarua. Ore esiai nijo ena kibarua naa eniasisho ore peedoyio enkolong' nikilaki ashu nitum msaada ashu ormushaara entoki duo nitaaswa. Ore sii enkae siai nijo, enkae siai nijo enenkiremore naa esiai oolchambai naa ketii indaiki naaya erishata naado. Ore esiai naijo, matejo naai teniun oltung'ani irnyanya, neya erishata oo lapaitin okuni piitum oltung'ani aichuma nitum duo ina msaada sapuk naa, enishoru duo, are enaa enetupukunye ininonok. Ore nkulie tokiting, ketii intokiting naaya ilapaitin ile, nkolong'i akeyie esiana. Neeku tenekipwo naai esiai e rishata naya esiai peetumi msaada sapuk nitegemea naa ajo kaa siai ina niasita. Kaa siai ina niasita

Ore atua ambulans naa ketii olbokis oshoorieki musaada edukuya ketii nena tokitin naiborieki olsarge pee mitoki aibukori, ore sii enkae ketii edapash amu ore naa ake oltung'ani opiki atua ambulans naa kitodolu naake ajo oltungani limidim kewan , ore enkae naa ilasima pee etii oltungani oretoo ilotamoyiai ashu oduya , netiii sii oldakitari obak oltungani egirae naa aitasaru sipitali.

Ore enerei nkishu wuejitin neebore oltaka, naa keeta inyamalitin kumok amu ore ene dukuya tenenya nkishu oltaka, olo oianyama naa, nitasaas. nitamuoi nkulie neye. meya sii nkulie, neeku keye nkishu te nkaraki ilaput, tenenya nkishu ilaput. ore sii ine wueji neitu aikata eput ore oltaka netii, iltakai opaashipaasha. netii iltupai. ootadanyate Nidol ajo kidim aatarem nkishu neyau, injuries ashu neyau, nkidontani. nidol ajo, keyau naa enyamali tiatua nkishu ake, otalaramatani. naa idol naa ake ajo keeta, naa lelo buketa lol moyiaritin. ore enkae, ore ewueji netii oltaka naa keeta, orngusil torono. oidim ayau enyamali te, too nkishu, idim ayau naaji metaa megira nkishu, aaya meewa esidai atua. boo idol ake ajo keyau enyamali ore enkae. kegii kidim nkishu ainosa lelo takai neingia enkoshok. namitiki enkiteng' itoki.

Ore esiai sapuk orais tolosho le Kenya naa ore orais naa ninye oitashiki imbaak pookin olosho, enaa imbaak aitasheiki iltung'anak oos imbaak naijo ineseriani, aitashiki sii, ore sii orais naa ninye oi represent olosho toonkwapi kulie ashu toonkulie tokiting, imbaak kumok naagira aasa tolosho. Ore sii orais naa ninye enkong'u olosho aakj ninye eduaya iltung'anak pooikin. Ore entoki najo orais naa ninye esuji. Ore sii orais neyau induat ng'ejuko naaya olosho dukuya neutaa sii iltung'anak kutiti ashu ilooti lenyenak aitubulu tesiai neutaki esiai naifaa pees tenkaraki dupoto olosh. Ore sii orais naa ninye oitashiki imbaak nijo inoosikarini, ninye outaa, oisho isikarini esiai, ninye ojo enaifaa peesi tolosho pee etumokini naa atorrip eseriani olosho. Neeku tenekidol aajo ore, tenekidol orais ajo ninye pooki toki, ninye enkong'u olosho, ninye oas imbaak pookin naipirta olosho orikito, o nkulie baak akeyie pooki naiusu, matejo olosho le Kenya. Orais sii oyau induat ng'ejuko, ninye sii oyau maendeleo

Aa ore ngwesu natii entim e samburu national reserve nemetii nkulie paaki na ngwesi nijo imbitiro ,imokuain, isiron najobna nanu pilo ayilou iltomia, inkoilin, isidan omotonyi nijo nkurleen marmura oo lasuran llnturbubuan, entarangwesu akeyie nemetii nemerumi to nkulie paki etii oloikuma etii enkitejo etii irpilisi etii irmokuain etii akeyie ajo nanu enaishiri dama netii irmeutin ngwesu akeyie na kajo nanu pilo aitereu neaku aiko nejia ee neaku netii ntarakueini ,netii lasuriak netii olowuaru keri netii orkinya lasho

Aa kegira na sai aimaki enaiposha sapuk oleng rempi kwapi olosho le Kenya kifaa pekiyiolo ajo kai eji moikwapi tenkae kutuk na north idia shumata naingir nekwa kwapi na no garisa no turkana neaky tenekiimaki enaiposha sapuk temoi kwapi nikiata lake turkana aa ninye esapuk oleng naidol ajo ore inanaiposha netii mbaa kumok nagira aitoti ltunganak lilo osho ana entaunoto osinkir na enaiposha si epuo ltunganak kumok apuo adol etii ltunganak litu akata ebaya keponu lashumba tenoo nepuo lashumba adol inaare nepuo adol ajo kanyio eas ltunganak linakop petumoki atayioloto nkulie baa ore tilo osho na naiposha negira aibung ltunganak oleng etii ltunganak na si kir itau pemir nitau irkulie endaa.

Aa ore naa tenakata nikigira aaimaki esiai kuusu naipirta ilayiok ontoyie, ore kulingana o suali. naa kejo suali keisidai teniyiolou ilayiy ontoyie eyairare. orkeek kainyioo ore tenanu naa ee .ore naa esiai eyiarare kenarikino neyiolou iltunganak pookin, amu enaa sidai teniyiolou oltungani ateyiaraki kewon. amu amaa naaji enkata nemeitoki ang',ashu natii oltungani ewueji neje. matejo naaji, tenetii oltungani sukuul, ashu tenetii oltungani loota esiai naa kisidai naa teneidim oltungani ateyiaraki koon neeku, ore tenanu ore eyiarare nifaa neyiolou, ilayiok ontoyie ore Ina kidim oltungani aitasheki koon. matejo naaji tenemetii iltunganak ang', tenemetii iltunganak, likidim ateyiaraki . nemetii oltungani likidim aishoo edaa. naa, idim ake oltungani aawa erorauta ateyiaraki kewon. neeku entoki Ina etipat naifaa pee Ilo oltungani, ifaa pee ilo, ilayiok ontoyie. amu ore taata enkata nikitii, nemeekure etii enapa naji, ontoyie naifaa pee eyierisho. ashu ilayiok loos entoki naje.

Aa ore naa tenakata tena rishata nikigira aaimaki iwuejitin yiolot naapuo iltunganak te rift valley. amu ore naa rift valley netii wuejitin sidain, wuejitin yiolot ninye epuo iltunganak epuo loopeny, nepuo lashumpa. etij nikinteru naji lake Victoria, etii lake nakuru. ore lake Nakuru netii Kuna motonnyi naaji flamingos netii munyi. netii nkariak naairowua naa kidim naaji oltungani ateyierie mayai netii imartin naado naayioloi anaa escarpment .neti mara naa ninye epuo lashumpa adol ntokitin natii ine wueji netii rift valley taa ake sii ninye etii empusel. anaa enkae park nguesin. idim atodua enchoto oldoinyio sapuk le Kilimanjaro aa ninye oyau Iiltunganak kulie kumok.

Kigira taa tenakata ashukunyie kigira taa ake apuo moikwape olosho lekenya naa North, naa ekigira apuo aimaki ajo kakwa kwapi naamanya ilo osho, ore ele osho lekenya neetii inkabilaritin naijo isambur, netii ilturkana neii ilborana, irentile, isomali, orma, naa ore lelo tunganak naa esita esiai eramatare oo inkishu neeku ore lelo tunganak ibugita olkuak aitobiraki.

Aa ore naa tenakata nikigira aapuo aashukokino enetii ilaramatak taaduo pee ekipuo aaimaki inyamalitin, naimaa tenimiata eseriani naishaa te wueji netii nguesin. ore ewueji netii nguesi naa inepu ajo metii eseriani oleng. amu, ore iltunganak oomanya ewueji netii nguesi iyiolo ake siiyie ajo, ebaiki naaji naa ilaramatak, netii nguesi naijo ilngatunyo. ilmgojinia, aa ore taa ilo naa irkono. ilowuarak kerin. ilkinyia lasho. ntokitin akeyie naijo nena. neekj keimaa lelo tunganak inyamalitin sapukin amu kisimaa nguesi aanya nkerai enye naa inepu ake ajo ore lelo tunganak meeta eseriani. kidim naaji ataa impakai epuo airitayue nkishu enye. ninepu Ako keeta olarabal o Kwa. ashu kulo aripok loo ntimi .loo mpakai. neeku I epu ajo meeta lelo tunganak eseriani te maisha enye. kimin nkishu nenya lowuatak aikunaki nejia.

Ore naa tenakata nikigira naa aapuo enkiwancha enteke kigira aapuo aaimaki iutarot. naishori iltunganak enkata epuo aajing enteke. ore enteke naa entoki naa ore tenkop oormaasae. naa ore irmaasae kumok neitu ejing. neku inepu ake ajo keyieu irmaasae nishori iiitarot sidan. nijo esaa naipangie enteke. ashu, esaa naipangieki. amu ore naa eenteke, nikiyiolo ajo kesuj nvheriani .tenetejoki duo esaa naje eipang, naa tina saa ake eipang. neeku ishori naji iltunganak Nena, utarot sidan. ajo kesaa. kasaa, ibelekenye kaa ejingi .ore sii enkata ejingaki nishori ake iltunganak iutrot nijo, peen Kuna mishipini enteke nelikini iltunganak aajoki aa meesi. ntokitin naake tenteke. midim naaji oltungani, atooko enkare ninangaa oltupa boo. kifaa sii oltungani pee iton aitobiraki .mifaa pee iloolo eloito enteke. kifaa sii peelikini oltungani esaa ajo etii enyamali naje nagira aasa. kaji egira enteke aikunari. ore eetae isaai enkibelekenyata oloingang'e neeku kesidai teneishori iltunganak nena iitarot.

Tenikishukokino naa library olmutandao kuhusu olmutandao naa entoki emanaa oleng, tenarishata nikitii, ore olmutandao naa entoki sidai oleng naretiti iltunganak too ilubot enkop, neeku tenikiro tolosho lekenya kuhusu library emutandao ore ilaburarini ekawaida naa kegol ibukui kake idol naa ajo eyeuo ena olmutandao nalelek te soft copy naa ebuku nidim ake aibunga etu intau neeku tikiro naa ibaa elibrary neeku kidol naa ajo ilepie esiai enkisuma ore ninye inkera nimidim ainyangu intoiwuo enye naa kidim ake aisuma nena neeku idol ajo ebaye sidai nailepie enkisuma.

Aa ore naa tesiana enabo ometabaiki imiet, kaidim naaji aisinayie ilooishoyo enkisiayiare tena kenya.aa enaa olkastomiai. naidim naaji nanu aitau, enkitanyaanyukoto anaa safaricom. ore safaricom naa iltunganak oltungani obo ogira aishooyo enkisiayiare tolosho le kenya neeku, tenanu kaidim aishoo onguan tiatua imiet amu, tenikibunga aing'oru nikidol ajo ore safaricom, naa enkampuni naagira arrtisho ore iltunganak pookin, otii. kenya naa eeta ake asilimia iltunganak kumok oogira aitumia, aa neeku idol naa ajo ore iltunganak otii Kenya negira aitumia ilainini le safaricom. naa tenikinbung aing'or naa kegira aisho iltunganak services naa aitobiraki. teniata oltungani enyamali pee iidim. niidim aisaidia niidim aishooki iutarot, sidan eimu enkampuni enye. ore safaricom egira aishooyo eretoto esidai.

Aa ore naa tenakata nikigira naa aaimaki kuusu olkuak ashu enaiko apa pee ishopo iltunganak anaa ilchumati, tenebo irkulie liijo sambur, orkuliae laijo irendile. ore naa tenikinteru aaimaki ilchumari. ore naa ilchumari neeta ninche, enkishopo apa ninche oopeny, amu keishop nkilani adoruk, naata sii ninche irankin tofauti anaa nai tenikiimaki olkilani oitoip kuansia nkonyek, ometabaiki naa inkejek, naa tenikupuonu sii ninche sambur neeta ake sii ninche enkishopo enye. anaa, kenyanyukie enkishopo. enye enoolmaasae. kenyaanyukie, kishop sii ninche illkarash, aa ore ilturkana. kitodolu ajo kishop apa, sii ninche illkarash otorok naa teningor oltungani Ijo iloosieki ntalengo. ashu ilrash akeyie oota emua napaashari.aa ore tenikiro kuusu rendile enyaanyukie ilchumari. kisjop irkarash oikenoo nkonyek o nkejek. anaa sii ninche orkuaak lenye otobulinyeki. naa kejo aaya orkuak obo lelo tunganak pookin.

kigiran tenakata aimaki esiai oo tata enikuna pee ilepie enkisuma tolosho lekenya ore duo ninye ata tenaa ime itunganak kumok ta intifiini, kake iyiolo tifii netasa esiai sapuk pee ilepie enkisuma amu kidimi atik inkipntini enkisuma, naigori inkolongi nayioloi ajo ketiii inkera netum inkera aisumata nitoli inkera ibaa napashi paasha kake ore pee iyau empisah nijoki iji etiu fort jesus neeku idim inkera aisumata eimu tifiii.

Tenikiimaki, ee intokitin inkardasini,,ketii enkardasi nidim aigero pee itum ewalata, te huduma centre. neeku nikigor huduma centre, na ore Ina naa ewueji nisiayioki iltunganak aa, Ile Kenya. too nkauntini naapashipaasha. itodolu ajo ore Kila kaunti neeta ewueji enye naa ninye huduma centre neeku, naa tenikidol naaji ajo, kainyioo eyieunoto, peelo aiger oltungani enkardasi ewalata te huduma centre .naa kitegemea ajo kaayieunotp eyieu ilo tungani. matejo naaji eyieu ilo tungani nelo aitayu enkipande. neeku, idol ake ajo kiger oltungani, aiput inkarn enyenak ajo, naiusu ninye peetumokini naa itaki Ina kipande pee etumoki ataasishore. naa tenikingor ore huduma centre, naa kelelek amu ore enoshi naa iwuejitin epuoi esirkali. naasishore iltunganak. pes ishori, iltunganak le Kenya iyieunot enye. neeku idol ake ajo ore pee iger oltungani enkardasi netum ewalata tesiokinoto Oleng

Ore naa tenakata kitii enkae rishata kigira aaimaki ajo kainyioo Bata ontokitin naas sirkali, aisum olmalimuni tenkisuma etaata. lre naa tenakata, nikiata enkisuma ngejuk tolosho le Kenya naji CBC.aa ore Ina naa enkisuma, na aipimo nkidimat oonkera. naa ore sii ena kisuma kipirare naleng enkerai ajo kainyioo iidim enkerai ataasa kainyioo, esidai tenees enkerai ashu iduat, sii ninye naata enkerai tialo enkisuma enye. neeku tenikiro naa mbaa naas sirkali ore mbaa, naifaa sirkali pees. naa, peeta ilmalimuni aisum ilmalimuni .ashu ilmalimuni aa imbaa naapashipaasha ashu, inkoitoi sidan naatumoki aisumie nkera. ami kitayioloto naa tenakata ajo ore nkera me nkera pooki naisuma neeku entoki naji. kake kidim enkerai ataa keyiolo ninye atiripisho keyiolo aigurana empira. keyiolo sii ataasa esiai nijo, enormakanikani. keyiolo esiai enchatata oo nkajijik. neeku Ina kisuma ifaa pee ishori sirkali ilmalimuni. petum atutai Nena kera. kila ankerai neeta entoki napaashari.

Ee ore naa enkata nikigira naake aaimaki iroruat. naaya oltungani pee iger, biashara eimu citizen. ore e citizen naa body nayautua Kenya, aa natejo naa Kenya kidim ataa enkoitoi sidai, ninche naidim Kenya aanotie ropiyiani pee etum naa iltunganak aigero, biasharani enye eimu w citizen ore roruat edukuya, naa kore w citizen naa kodi e Kenya. neeku ore, ene dukuya nifaa pee ira olkenyan. neeku kifaa naa pee ira oltungani ololosho le kenya. kigaa sii pee eyiolou ajo kebaa biashara nigir ke mpisai naabaya intabayie pee, idim atabolo aigero Ina biashara, neeku naa duo aikunaki nejia. neeku tenikingor naa ajo naa kigira. kaa biashara ena nibolito. kainyioo igira alo aitaas. nitumoki naa atabolo, eimu. e citizen amu ore Nena Kodi, ashu nalele k naidim naaji, iltunganak aiterunye biasharani kunyinyik idim aigero. nemetii Kodi sapuk. neeku idim ake siduo iltunganak,

Aa ore naa kigira naa aaimaki kuusu, kedungiti ele tim kkei pee ees, osirua toolkastomani lenye. naa kiyieu nikiyiolou ajo kainyioo oshi peesita. ore oshi esiai e keki naa kitasheki keki intokitin kumok amu, ore keki naa kitobiri too ntokitin kumok too daikin naapashipaasha. anaa nijo naaji etii ilmosor, etii esukari, netii kule. ore nena tenepiki tenebo nitodolu naboisho, ashu nitodolu entoki sidai. neekh ore naa pee eesi osirua nedungi keki pee itoki ayau lelo tunganak tenebo nisho egolon naotoki aasie esiai. nitoki sii ayau iltunganak metaa ilolningo obo. pee etum naa iltunganak aanoto ngufu naasie esiai ashu bidii. naasie esiai. neeku idol naajo ore ebae Ina sidai oleng tenees, osirua loltim laijo ele, peyie etum iltunganak Anoto egolon. netum iltunganak, ainyaki ataa tenebo Netum iltunganak anyaaki atagol. teesata esiai. neekh teningor naaji anaa

Ore naa tene nikigira aaimaki kuusu nkampunini olosho niyiewuaki, ilkastomani lenye irishat enchipai, too nkatitin, oo mashoi tele keretimoee naa ena naa entoki naitodolu Ako ore Nena kampunini neita ilkastomani lenye anaa entoki emaana oleng. naa Ina pee idol ajo eyiewiaki irishat enchipai too nkatitin oo mashoi anan tenakata tenees oltungani emasho, tenayamisho, tenemutatishi, ashu tenees akayie emasho naishaa ashu eseriani nidol ajo, eyiuwuaki Nena ampunini nasishore esiai, enchipai tenkata emasho. neeku Idol oshi ajo ore inkampunini kuumok neret lelo kastomani lenye too mpisai anashu aisho ntokitin naijo, aisho nteenti naasie esiai. aisho saaninii aisho naitaas Ina siai. neekh enkoitoi Ina naitodolu ajo keyiewuaki oleng, enkata enchipai neeku keyieu ake nening iltunganak lenye, esidai tenkata emasho pookin akeyie naas, neeku idol ajo ebae sidai Ina Oleng.

Aa ore esiai orpayiani lekanisa tolosho lekenya na inepu ajo ore irpayiani lekanisa na irpayiani sidan oleng oidim atuutai olosho, irpayiani loidim ayau eseriani tolosho lekenya nidim nai atuutai larikok ana orkitok lolosho ana orais ashu rkulie ake lonkauntini ana irgafanani ,kidim ake irpayian lebkanisa aidim atuutai elelero temurua nkera irkijanani ontoyie autaki orkuak sidai oidim awaita enalakwa, kidim si kulo payiani ataa ltunganak leseriani ana tanakata tenepuku olarabal oje nidim kulo payiani ata ltunganak oretishk idim ataa ltunganak outaki ltunganak mbaa sidan ana mbaa eseriani na mbaa ereto nareto ltunganak obo olikae temaisha na natiiki neaku idol ajo ore kulo payiani na irpayiani letipat oleng na kishaake peeta nafasi tolosho le Kenya, eeh.

Ore enkiroshi nanapie elelero kiti enkop enye ashu enkop ang tesiai olkereti. naa ore duo oshiake naa olkereti, lang anaa ilmaasae naa ore olosho, netii nkaik ooltunganak kuti, ashu elelero, aa irkinanani ilbarnot, amu, ninche naa engape olosho. oee, emurua ang' .ore elelero naa. ninche ilmuran ninche oorip, enkop .ninche ooramatisho. niche nkishu. ninche akeyie oibung ilkasin pookin, leton eyieu nkufu. amu ore naa elelero. neton iltunganak ooti, iltunganak oota egolon. iltunganak oidim aakwet. iltunganak oidim naaji aatomitu naai entoki olosho tenjingaki ilmangati. naa iltunganak oingorita olosho pee erip. pee ejingaki nkishu naa ninche oidim aatushuk inguesin niche oidim aakweta. neeku idol ajo ore iltunganak kuti nenapita olosho tenkiroshi oleng. neeku ore tenkop ang' naa ilmurana naa oosita Ina siai. enye.oo ngoroo nkishu .ninche oorip.

okey kigira naa tenakata aaimaki ajo kaji Iko ntoiwuo naisumita nkera enkiteng'enare etaata too nkera enye. naa Keng'as ninye ayiolou ajo ore enkisuma etaata naa kegira aitinyakaki intoiwuo, naleng enkisuma oo nkera. metaa kidim entoiwuoi atayiolo ajo kainyioo eesita enkerai enye, anaa, ore tenakata ena kisuma neyieu imbaa naidipa enkerai ataasa. nesku kisidai oleng teneeku sii ninye entoiwuoi keyiolo ajo kainyioo eesita enkerai enye.aa peetumoki atareto. matejo naaji teenata entoki nayieunyeki enkerai te sukuul, neidim naa entoiwuoi aishoo amu egira naa enkerai enye alotu ajoki kitaaza duoo ena. enaduoo. netumoki sii ninye entoiwuoi atayiolo enkisuma eimu enkerai enye. neeku ena naji kidolta ajo esidai, nagira sii ninche ntoiwuo aangamu Ina kitengenarr too nkera. netumoki ake aigil atiitai nkera ake te, nkae oitoi naishaa pee etumoki nkera, ataa iltunganak sidain oisiligayu. neeku adolta ajo. ore eimu Nena oitoi naa esidai

Ore ena tenewueji nikingira naa agira na ainosu enkolong nabo naipanga alo esiai alo tenkopang na ore enedukuya na kara olaramatani na ke kangasa duo ake aipangu nadol ntokitin tedekenya ajo kaja eikununo amu neji natii ninye etiu ore orkereri lang na inabore enkae nashukokina na aji aituko peyie amu mitumoki duake aipanga tiang nejia lasima ake piduo pintuko ake pitumoki aiteru enkolong ore enkimpangata e taun kitegemea ajo kaa siai iloito aas na esiai duo ake enkopisi naifaa duoa ake pajing esiai saare paiteru na ajing esiai naabautaki ltunganak nkisiyak enye tenishori ltunganak esiaia sidai tetaun nijo nai pintashieki ltunganak metoooro taun metaasafi nesoti ltakai netumoki atepej tenkaraki ore enkop aang na enkop orparakuo na nkishuberamatieki neaku meyiau naa chafu idol naajo nji ikununo enkolong aai palo na esiai.

Oree naa tene nikipoito aadol ajo kaa kisuma epuo ilopisani loongwesin aimaa ore ilopisani loongwesin naa epuo aimaa inkisumaritin kumok matejo ore tedukuya nepuo aima ajo enkisuma oo ngwesin kakua ngwesin epuo aisum anaa tanakata ilngatunyo, ilkanjaoni ,ilngojiniak neepuo ayiolou ajoo kakua nyamalitin oshii eimaa ngwesin , kakua imoyiaritin oshii eimaa ngwesin kaatia rishata , kanyio enyaa ingwesin neyiolo ajo lasima paa kila engwes neeta entoki nanyaa neeku ore kulo opisani loongwesin nepuo aima enkisuma nijoo erabatata oo ngwesin kaji eiko peebak engwes naaji matejo etamoyia engwes arashu einoto olbuket ojee arashu einoto ilbaa ojee naa kaji eiko peyie ebak ina ngwes netumooki ainyiaki ake aataret peinyiaki aendelea oo maisha neeku nena inkisumaritin naapuo ilopisani aimaa aajo kayii eiko peramat inguesin ,kaaji eiko peebak ingwesin tenelo naaji tenetii enamoi kajii eiko teneisho endaa tenelo ake tenetii enatoishe.

Ore website e kenya, ore website esirkali naa keeta nkoitoi kumok, naidim aibung'ie iloopeny olosho, onkiasin ooltunganak pookin amu, ore website esirkali neeta barakinot naijo naaji, ore oshi peeta oltungani enkipande naa pee epik kewon atua, atua website esirkali peeku, ore esiai pookin niasita. ore esiai pookin nias, naa ketii atua website esirkali. naa Ina pee tenees naaji oltungani makosa. naa kelelek oleng pee kipiki, as enkarna ino ashu enkitampuljsho Ino website esirkali nikitumk teleleki oleng ewueji nitii amu keeta ntokitin inonok pookin, enkipande inkarn, inambai esimu. neeku idol ajo elelek naleng pee kibungieki website esirkali. neekh ore website esirkali naa entoki naret sirkali peyie ajo koloo ng'ae oogira aasishore kenya. koloongae kenya.na ore ake enias entoki naje nemeyieu sirkali nimitumoki aibung'a

Ore enikuna technology peiteleia enkigeroto ewoshoto ekura na tenkoitoi natiu inji ore technology neyawua mashinini naidim airecorder ltunganak neaku keyioloi ajo ama tenkituo naje kaltunganak aja oifai peosh kura kelongae oifaa peosh kura, neaku tenidol esiai e technology neyawua si esiai e technology entoki na oshi lainini ipik ake oltungani orkimojino nikimtadolu nikichori nkardasini maaka niwosh kura neaku kidol ana itelelia technology esiai amu enikiya Nye ana esiai enkikenata onkurai na ketaa technology mashinini naaje naiken kura neaku milo iyie aingangana ajo kanyio ias kaja neaku idol ake ajo ore eimu technology nikidol ajo kanyio nagira aasa katiaoitoi easitae keloito ,neakubkitadolu ajo ore technology neyawua.

Aa ore ncheriani natii peyie imir endaa amiraki nkwapi eboo na keeta nkoitoi naidim aitobirakino laturok amuore ake peidip peaku keyiolo olaturoni ajo ore enadaa enyena enalo nkwapi eboo amu ore na endaa namirakini nkwapi eboo ketii keata mpisai kumok neaku kidim nai aisho olaturoni motisha naidiim ataasa esiai tengolon nidim si aisho olaturoni metaa njibikunaki enturoto nji isho irkiek nepik empolea naje nepik aa neetae si ncheriani na ninche esuji na ore sheria netii sheria na ore ake oeaku boo elo endaa niunito nenare nias te taratibu, makini peyie milo ake nintau endaa toronok neakubkenare ake nikingerokini enkardasi teserkali ajoki ore ena daa ino kenare ake pimir tosokoni leboo.